Rũrĩrĩ rwa njaruo nĩ rũrĩrĩ rũoreire mathiko na gũkua kwa mũndũ kwĩ ũndũ na ũritũ mũno tondũ nĩmetĩkĩtie atĩ andũ akũu nĩo mama mamaroraga. Maroraga andũ arĩa me mũoyo, koguo mathiko nĩmoereirwo na ũritũ. Athũri mathikagwo mbere ya mũciĩ, mwena wa ũrio, nao atũmia mathikagwo thũtha wa mũ thũtha wa nyũmba, mwena wa ũmotho. aah ũndũ ũngĩ nĩ, andũ arĩa marĩ hakũhĩ na mũndũ ũcio wakũa, nĩmenjaga njũĩrĩ, nĩgetha kũonania nĩmaracakaya. Ũndũ ũngĩ nyĩmbo nĩcianagwo nĩ andũ metagwo tero na ciainagwo ũtukũ, na indo ta mbũri na ng'ombe nĩciathĩnjagwo haũ kabere. aah ona, no thaici nĩmatigĩte maũndũ ta kũoya, kũoya mũtũmia, nĩmatigĩte maũndũ ta macio.

Ũndũ ũrĩa aah ingĩciiria thirikari ĩngĩhota gũteithia andũ aya mena mathina ma meciria nĩ wambere, gĩkorwo o thibitarĩ o thibitarĩ kauntĩ-inĩ ĩno kana gĩcigo-inĩ gĩkĩ mbunge kĩa Luanda, ĩna maũtungata ma kũmenya kana mena ithimi cia kũmenya, ũyũ mũndũ ena mathĩna ma maciria, ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wakerĩ, nĩ gũgakorwo na andũ ta psychologist na caunsellors thibitarĩ-inĩ mwena ũyũ, nĩgetha makahota kwarĩria andũ. Ũndũ ũngĩ nĩ, aah gĩcigo-inĩ mbunge kĩũ gĩkorwo na campaign. Campaign cia kũmenyithia andũ, ũhoro wa kũmenyerera meciria mao, na makamera ũhoro wa mĩrimũ ya mũrimũ wa meciria na maũndũ ta maũ. Na ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo na namba ĩrĩa andũ mangĩhũra, nĩgetha makaranĩria na andũ ta counsellors na psychologist mahote gũteithĩka.

Kĩrĩa ngĩwciria kĩrathiĩ na mbere haha nĩ, nĩ thibitarĩ ĩmwe ĩrutĩire nĩgetha ĩhote kũramata mwĩrĩ hihi kũhena maũtungata ma kũrora mũĩri, nĩgetha mĩrimũ ta cukari, kũhaica thakame, cancer mĩrimũ ya ngoro, ĩhote kũmenyekana tene nĩgetha matangĩkĩrwo.

Ndona ũũ nĩ ngwĩciria nĩho andũ mathiaga, nĩgetha kũhota makĩ, gũkorwo magĩtega nyamũ cia gĩthaka, na kũndũ gũthondeketwo wega na nĩ mahaeanaga mĩgwĩ, na mũndũ arabatara kũrĩha mũigana wa mbeca ciganona nĩgetha ahote kũgĩa na ũtungata ũyũ.

Ngwĩciria ũyũ nĩ mũcemanio ũrĩa metĩte mbeũ njĩthĩ makĩgeria kũmatarĩria ũrĩa mangĩhota kwĩgũna na njĩra ya kũ, ũrĩa mangĩhota kwĩgũna kuumana na ng'enda na intaneti na tekinoronjĩ, ũrĩa mangĩhota kũhũthĩra thimũ ciao nĩgetha kwĩmathĩra ũboco wao wa o mũthenya.

Ndona ũũ ndĩrona, ngwĩciria ĩno nĩ ATM, ATM nĩ ĩteithagĩrĩria mũno tondũ mũndũ ndarabatara gũthiĩ bengi nĩgetha ũhote kũruta mbia, kana ona kũiga mbia bengi, ona ningĩ mũndũ ndarabatara kwara raini ndaihu nĩgetha ũgĩe motungata mangĩ ta gũcenjia pini yaku hihi ya bengi.